Nyikwa Ramogi Ajwang oyawre kendo machiegni , penjo ma adwa duoko kae wachoni bende in gadier ni onge mar internet en rageng' maduong ne jopuonjre e loyy mar weche mbui pek mage ma bende inyalo neno? Kaluwore gi nonro masritimo en adier ni onge mar internet en rageng' maduong' ne jopuonjre e lony mar weche mbui bende kelo negi pek mang'eny. Gimokuongo ka internet okosore ne jopuonjre mano endo nyalo tamogi choko gigoeko kata fwa timo fwambo gi keyo ewoi gigo eko magidwa loso kata gigo eko ma gidwa timo. Emomiyo onge mar internet kelo negi pek maduong' kabisa e yore gi mag somo kaluwore gi ginwang'o gineno matek timo gige gi kata keto gige gi manyalo konyo gi e yore manyo. Emomiyo en adier ni onge mar internet en rageng' maduong' ne jopuonjre e lony mar weche mbui.

Erokamano kendo machiegni. En teknoloji mane ma iparo ni onego obed e lwet japuonjre ka japuonjre?,to nikech ang'o?. Achako kawacho kama, teknoloji ma onego obed e lwet japuonjre ka japuonjre en bedo gi ng'eyo mar tiyo gi yor mbui,e timo gik mopogore opogore, nikech namba achiel; japuonjre kobedo gi ng'eyo e yor lony mar ,mbui, nyalo konye eyore mang'eny, mar ,kata timo tijege mege somo mowene gi japuonj,e kar tiegruok, nobi otim. Nyalo konyo japuonjre mondo omany penjogo mondo odwokgi e yo mowinjore. Namba ariyo, bedo gi lony e yor mbu, konyo japuonjre ka japuonjre, nikech kokalo eyor mano, miyo japuonjre bedo ka ong'eyo gik matimore e kar.

Machiegni, ere ber tiyo kod simb aguela midendo ni smartphones gi jopuonjre e sikunde. Namba achiel, ka jopuonjre nigi simb aguela e sikunde, konyogi e yore mopogore opogore, kaka mokwongo, tiyo gi simb aguela e sikunde miyo japuonjre nyalo nwang'o weche manonro gi matut e yor mbui, makonye e weche ge mag somo. Namba ariyo, tiyo gi simb aguela e sikunde konyo jopuonjre e yor ndiko kod kano gigegi magindiko ma opuonjgi e sikul. Namba adek, miyo konyo jopuonjre ,yudo ka weche mag somo bedo mayot, kendo gibedo mamor sama gisomo.